Yiolo ena isia naa teniyoeu nisum naa ing'as oltung'ani alo sukul enkisuma enkiremore nikipuoi aiteng'en niyolou taa eningo vile enaikoni teneuni kulo tokitin nipoi aliki intokitin embegu naitumia pitum oltung'ani atengena ajo aitumia igira aun kulo tokitin looji ilmananasini nikikini inkoitoi pookin nisuj peeku iyiolo file ninteru moaka nidip neeku kepuo aiteng'en oltung'ani oo tayiolo. baa pookin piyolou ena siai. Iun tenkata naado naa tenidol naa ajo etubulutua namilotu naa akesu pookin anaa nayetuo nilotu amir too sokoni.

Yiolo entoki nikidol tenapisha naa, kidolta tadi emama natonta tiabori olchani, yiolo ele shani naa ormaembei. Orkiti maembei otuunoki naijo etubulua. Netoonta taata ninye ena mama tiabori ele shani egira aigara oloip. Ee neeku kudol naajo etii enapisha ele shani otubulua, naijo kenyori ninye, neeku kimaanisha kegirai apik enkare esidai, neeku naa kidol ajo etii ena mama nye nagira aij oloip tinewueji. Ee neeku inataa entoki nagira aasa tenapisha kidolta pookin tene. Etii ena mama enewueji etonta aitorioo nkejek. Neeku nejia ikununo enapisha.

Ore eng'eno naata tiatua enakipirta na kidolta ajo etii nkuti benek taata aa mpoosho kuna amaragwe taata ninche kuna natubulutwa etuunoki ama ninche tenkata nemiado, kidolta ajo etubulutwa nikidolta ajo iterutua aitau mpekui aa kuna poosho, neaku etuunoki apa etubulutwa neaku ata ekesu ake olopeny na entoki apa natuuno, ajo etubulutwa pookin inonotito apa enkare inotito enchan neaku ata kekesisho ake olopeny na entoki apa natuuno, neaku ena natii enapisha.

Iyoloenaiko tenaitobir ena n iyiolo ninye tanangasa aiteru na keji kulo irmailengen ore irmalenken na keuni ake nche nebulu tiabori, meilep taata ninche kebulu ake ninche tiabori tenterit, neaku ore eninkunaki pintobir kulo idumu ake enkalem taata ningasa aisuk tenkare safi paidumu ta enkalem taata nidungu teshumata tidie nintoki adungu tiabori tenankai wueji paikinya taa nchot pookin aikinu ore ake pikiny yiolo ajo pa idumu taa enkare nintokitokie, ore pintokitokie niyier taata temoti indimbninkaranga nidol ajo kesikitoi ormalenge teninkato, neaku nejia aiko naitobir.

Iyiolo eninko tenaisum oltung'ani ena siai naa kerik taa oltung'ani sukul enkisuma enkiremore neeku ninye nena sukulini naitengen iltung'ana enkiremore oo daikin napasha pasha enaa kuna amu kidolita entoki naji spinach kuna naa iyolo taata kuna ingas taa aun toolchamba nimpalilia esidai nibukoki emboleya taata nilotu taa tata nintushul wee nterit alo taa tata nintibir igumot ore pee intibir igumot niun tataa kila ebeneyoi te gumoto enye. Neeku itakikisha taata ajo ore benek nituuno niyakikisha ajo ibukoki enkare tedekenya dama oo teipa nelelek ibukoki sai are tenkolong arashu ipikaki drips nincho muda enye paka kenya nibuku paa nikesu naa anya.

Kaidim nalimu ajo ore entoki nagira aasa tenewueji na kidolta taata ewueji naijo enkampuni natii mashinini nikidolt etii irmatunda oji grapes asabibu taata nikidol taajo egirai apik kulo matunda atua emashini negirai taata ninche adany pitau taata entoki naijo enkare ormashungwa, enaare ograpes neaku kegira aitobir tenewueji tiatua enkampuni negirai apik atua emashini yiolo ade kulo matunda nibelekenyi metaa ijo enkare naijo taata juice neaku nejia etiu.

Yiolo enasiai temurua aang enaikunari na kelo nai duo oltungani olchamba nilo ake nedungu kunabenek, ore ake piidip atudungu kuna benek, teniata duo emashini nadungu nkujit arashu anadunh mbenek duo taata niyau nilotu nipik atua enamashini ninok ore piinok keeta taata ewoi na intadoki ake nidol egirai adungdung kunabenek nanyori ore taa tenedungdungi ore kuna benek nilo aisho nkishu, ore duo sanisana na kishori nkishu ekule ashu kunakishu duo ake ormaasai neaku nejia ikunari temurua ang enasiai sanisana

Iyiolo ena babe tenkop nag naa enyipat oleng amu ingas adol tenapisha ajo ibungaki emukunta neitu aikata iremii neekuu idol ajo kegirai aiteru airem ee nekuu enetipat oleng' tenkaraki kisadia naa tenkaraki eunore neeku kengasi airem te mashini shu toltirakita ningas aitanyu kuna kujit taata neyeu nireemi esiadai taata ele chafu le shumata peetumoki oltung'ani atuuno taata edaa entoki nayeu neeku kisaidia oleng tiatua enkop ang' amu ingas naa airem aituayu ele shafu le shumata pii aa nkujit nitumoki ore tenidip nitumoki atuno nipik emboleya neeku kelotu aret edaa ino pebulu tesidai meeta ninye olchafu sapuk oleng' neeku neija isadia.

Yiolo tadii entoki nalotu tondamunot tanadol tenapisha nakengasi adol orakuyia netii nenapita orbakuli likidolita etii landerera otii ajobentoki naijo lainguriak na ekipuo naoshi entim nashi kira kutitik niki nepu kulo lainguriak amu kebulu sanasana tontimi tenkopang neaku kimaanisha ajo eshomo elekakuyua neaku loloainguriak egira anya egira akesu epikita orbakuli pelo anya ashu elo ayaki nkera enyenak kake sanasana tontimi etumi kulo ainguriak na kedo sanasana ore litueoku na kenyori ,iyolo lataa keoku idolbake ajo ijo kesikitoi edo kake yiolo loonyori ata Ake etii ina process nataa keoku neaku nejia ikunono.

Kaidim kaidim nalimu enae nagira asa teneweji ajo kidolita nkera kidolita noo mama naati nikidolita oltanki nikidolita olchamba oremo teneweji naa kenyorii ninye atodolu nchere ajo keeta enkare ee kutosha ee nikidol naa ajo etii noo mama uni naibungita taa irnyanya too nkaik neetii enkae naiputa orbaket irnyanya tidie niaku kitodolu nchere ajo etunishore kuna noo mama neeku etekesutua taa ninche irnyanya nikidolita naa ajo meeta enemibung'ita ornyanyai naa kedoo ninche kulo nyanya neeku kitodolu ajo eoto esidai enotito naa enkare sidia kidol ninye oltanki looti idieweji naaku kajo ninye oitadou enkare ai nyunyzia taata ena mukunta naati kulo nyanya. Nikidol naa ajo eoto pii ina pee ibingita kuna noo maama etekesutua ninche.

Yiolo ena nae ibelekenye oleng' tenkop ang'. Idolitaa naa ena mama aati ineweji nibungita ninye nibelekenye ninye ina bar enkop ang pii. Amu eetuoki apaa nitengeni iyiok nitengeni iyiok eniko pee kiun nisumi iyiok taadoi enikoni pee kiun. Nidolitaa na atenalata ajo itii ena mama netekesua taa ninye pii netii nauno tidie netubulutua neeku ajo egira taata ninye akesu entoki naatuno.

Iyiolo taadii enaiko tenaisum oltung'ani pee eyolou ena siai. Elelek taadoi oleng' nemegol oleng' sii ninye ee amu kingas ninye adol tena pisha ajo iyiolo kulo naa keji irmslazurin nidolita ajo euno aitobiraki nikidolita ajo etipikaki entoki naji drip enaa tataa ninye nai supply enkare neeku ing'as naa aiteng'en oltung'ani ajo keifaa na ing'as airem taata emukunta ino olchamba lino ning'as airem pii ni palilia esidai too litarkita paa iun taa paa idumu taa tata kulo maisurin linono niun te kila egumo kila egumoto ormasuri obo ormasuri obl paa intalama naa amu tenebulu naa kesapuku naa penyo nemekumok sii duo oleng' amuu kishaa nitumuia enkare enye nea tenakata tena pisha etipakaki kulo drips neeku keeta ake udot nai supply aikei enkare kila esaa ake duo nabolokini neeku neijaa taa tata ikununo.

Iyiolo tena pisha nikingas adol ajo etii irpayaiani ware neetii sii enkiteng' yiolo eda kiteng' pangas aiterunye edaa kiteng' naa egira inakitenganya taata inkujit. Iyiolo ena kiteng' naa kitodolu ano onoshi kiteng' naitayu kule. Yiolo too kulo payiank ware etii orpayian obo logira taata ninye ai nyunyuzia nyoo kuna ena daa ntuno etaa embumbu eneeku egora apik olchani egira apik kuna mimea enyenak olchani pee nyoo pee zuaia taata nyoo kulo wadudu aa kuna kuti kukunik napuonu ainyal endaa. Yiolo tenankai pisha ee are nikidol taadi ajo etii orpayian ogira aitashe neeta euama neeku kimaansisha ajo egira ele payian ai palili kuna ena daa natuno enye amu keetii ele kiti shafu obulu tenebo na kejo piatayu nyoo? Ilokiti chafu lemeyouni.

Eneitipat ena bae tenkop ang' pii amu idol ele shamba looti entoki naji sunflower naa idol emama nati atua ineweji neshipa ninye ina mama openy amuu entoki naa naisadia te murua amu keimanisha naa ajo etuno ninye ele shamba lenye nedol naa ajo kegira aikaja ashipakino eisai sidia nataasa neeku enetipata oleng' ena siai te murua amu eleio anaa ajo kei maanisha ajo iunisho oltung'ani nikesu edaa sidia ena tenakata ele shamba likidolita teneweji nikidolita naa ajo etubulua esidai pii ina pee eshipa ninye ena Mama oleng' .

Enetipat oleng teneasi enasiai tomuruan ang amu esiai ena naret olosho nerer emurua nakimaanisha ajo ntokitin kuna na keuni ake nekesuni nimir oltungani tosokoni nikishukoki ropiyani, nintumia nona ropiyani temautaji enkang ino na entoki ina nikiret oleng temaisha kisaidia oleng embae etipat oleng tomuruai aang amu idol ajo iumia iyie nilo atum irmatunda sidan tenewueji nikiponu aret amu imir na enadaa tosokoni nakinyanguni taa obei osokoni.

Iyiolo entoki najo nanu tenadamu ena siai naa,,Katadamu entoki naji sisal amuu ore nayiolo naishani ele naa keretisho oleng' temurua keuni ele shani naa tenabulu amu ijo taata ninye kelotu aret amuu kengas naa aisaidia ajoo keripunyeki inkilani inamuka oo noshi sirkualinij oo sukulini neeku neija taata ikununo ninche enatoki naji sisal

Yiolo enaikunono petumi taata enabae nikidolta tenapisha na kimaanisha ajo iyiolo oshi entoki edukuya ja iyolo kuna pishai are kidolta kuna seeds taata kulo nganayio nikidolta na embeneyio enyewe aa entoki naji leaves iunisho ake amu mpoosho kuna yiolo ake piun emukunda ino nikesisho ore piindip atekesisho ningasa aimaa process na ingasa adumu kuna benek, ore pilo akiny atua nitum nyoo nitum ateyiara kuna poosho aa kulo nganayio nitum naa era ile tiatua, nitum uni nelo nitum enemetii neaku yiolo nai eninko teniun nai olchamba nikesisho nejia ikunakino peitum kuna pishai inonok.

Iyilo maana enakipirta tonkiasin ekila enkolong enkolong na keret ltunganak pii amu kidol ajo ntokitin naji minji kuna na keuni ana mposho kuna na keeta entoki sidai oleng amu elelek imir ropiyani kumok anu kisaidia oltungani neaku kulingana bei naata osokoni na yiolo tenkolong na kelelek na kikash amu tenimir nkiloi esiana naje nimir nitum ropiyani sidan nikiret oleng temaisha ino neaku i akipirta eeta enasia

Yiolo taata enikunari ena siai temurua ang' naa, kingas ninye aadol tena pisha ajo ketii iltunganak waare loishopote pii nitoip ate ambaka inkonyek. Naa wore ena siai tenkop ang naa irkiek epoi aapik sanisana ashu intimi, naa kitodolu naa ajo ewoji ena natii inyoo? entoki naji ilotorrok. Neeku iyiolo taata tenkop ang' naa, iyau taata kulo sandukuni, nilotu nieniki olchani, nilotu apikaki inyo? Nilotu apikaki ilotorrok, pee eponu aisho tiatua ene wueji, ningua taata ninche enatoki naji asali. Neeku yiolo naa eningas aiko. Kifaa pee ingas aishopo, ninchopo esidai, naa taata yiolo enilo anyikaki kulo otorok, nimikingor naa amu, nelelek kiumisa arashu kiarr ninye mitua. Yiolo kenya ilo akesu, yiolo ake peejing ilotorrok atua kulo sandukuni, naa kingua ninche ena toki naji asali. Nikesu taata, nilotu akesu ina asali kulingana duo enaa enaba, nilo anya olmarei linyi ashu inyanya temurua ashu imirimiri sii amu ketii iltunganak oinyiangu naaji oleng' ena asali, nelelek tenaa ipik ewoji sapuk, nimirr duo, ninya etiu aikunaki etiu nejia, arashu eeyai sii inkampunini, nepuoi ai process duo taata aibelekeny pii, nepoi aitushulaki kulie tokitin, nemirakini iltunganak

Yiolo entoki naibelekenya tenkopang nikidol nai anaa enatoki nikidolta ajo kuna ajijik nikiunishoreki nikidolta ajo yiolo kila mpuka tenewueji netii atua oltoo lenye neaku kimaanisha ajo engas ninye kwanza aa kisave enkare sapuk pemeishari kila oltoo na kika enkare ake epik neaky meetae enkare nalo aibukori neaku mibukori pesho na ten buku esidai nikesu endaa sidai oleng na idim oltungani atimira tosokoni aikisaidia oleng

Yiolo enaikuni tenitibiri ena siai naa ing'as ninye adol tena pisha ajo kidolita naa ntokiting naaji naa grapes aa kulo matunda. Eetae kulo loodo, neetae kulo loorook, neetae kulo duo sikitok naa yiolo taa kulo naa iltokiting naa keuni ake. Yiolo enebulu, nilo taata adotu, adotu, adotu enaa enchani nabo nidol naa ajo kibung'a ninche aiko nji. Neeku ilo naa taata ake, nilo nintadoiki atwa enkare niisuj, nilo ake niisuj, niingil aiposhiposh tenkae are pailotu taa taata eniyieu ninya oltung'ani nikinyu taata, nikinyu taata painya taa atwa. Ketii orng'anayioi otii atwa meijori ilo, ninang'aa ilo. Naa eniyieu sii nimirr kulo grapes nimirr ake tosokoni naakinyang'uni duo iltung'anak amu keeta ninye bei sidai naa kitai ninye iltung'anak oleng amu keeta afya tosesen loltung'ani nekiponiki osarge. Neeku nija ikununo kulo tokiting

Yiolo taadoi ena siai nadolita tena pisha naa enetipat oleng' ena siai tenkop ang' idol naa ajo etii ena aina ele tung'ani taata netubulu netaduotua ninye ena beneyioi aa taata keimaanisha ajo Inga's aun entoki naji nursery naa eton aa kumok. Iyiolo tenebulu nidurie nilo aitalam kila ebeneyio enye tegumoto enye. Neeku kisaidia amuu meetoki naa aitururo teweji nebo mebulu naa aitobiraki. Neeku inguraki nyoo? space nilo apik nabo te gumoto enye pee ebulu naa aitobiraki inakataa naa itum nyoo? Ikesisho esidai aitobiraki pii neeku keretisho oleng' oleng' ena siai te murua nelelek ninye mingas amir ingas ake aitubuku aiko ijin aaa kumok nelelek imiraki iltung'ana amu inyangu sii iltung'ana amu meeta kuna mpeku neeku kisidai keretisho oleng' te murua.

Iyiolo taa ena beoleng ene tipat ena bae oleng' te murua mau kengas ninye aitodolu ajo yiplo ele airemoni tena murua na keimaanisha ajo ena mbegu naa ninye eji seedlings. Iyiolo kuna mpeku naa keimaanisha ajo kengas ayiolo teataa ele airemoni aun teweji nebo entoki naji nursery nebuku duo ninche aa kumok tenidip taata ninche atubulu nepuonu taata ninche nemir nemir taata kuna mpeku aa kumok aa keji miche nemir nemir nemir amiraki iltung'anak naa keisaidia ninye iltung'ana te murua amu ore lemeeta impekuin naa kinyangu tele tung'ani naa kisaidia ninye biashara enye neeku keimaanisha ajo kei transplant taata ele tung'ani aidurue duo kuna mbeguin natubulutua kuna miche nelo aun tiaweji nitalam naa nebuku edaa aitobiraki tee sidano oleng' neeku neija isaidia iltung'ana te murua nisaidia ninye olairemoni keon neeku keretisho oleng' ebae sidai ena oleng'.

Iyiolo naa entoki nadamu tendaol ena siai naa kanga's ninye adamu ajo. Olchamba ele otunoki ha naa irmatunda kulo naa enae sidai ninye oleng'. Ikidol ninye ajo iremishe ele payian arashu ena maama adol naa ajo etuno apaa edaa enye kisidai nepik olaini oboo nepiki neeku ninya amu kidolitaaa naa ajo kelotu ele tung'ani akesu nekesu edaa sapuk oleng' nelotu alo amir nemir too sokoni naa tenetum iropiani esiana naji kulingana duo oo bei nairosu nenmir iropiani sidan oleng naa kisaidia ninye oleng' amu keetum naa faida sapuk oleng' neeku kaitadamu nanu ena siai ajo leifaa isai pookin negira aunisho niunisho esidai nipik edaa ino mpangilio naa pee ikesu edaa sidai nemilo naakee ilotu akesuedaa sidai te mwisho.

Ene tipat oleng' pias oltung'ani ena bae sanisana duo ira alairemoni amuu ikiloguu na aret idol naa tenakata ele tung'ani ajoo irmatunda kulo oji yiolo kuko matunda naa kisaidia tenakata ninche amu kengas iyiolo entoki edukuya keeta orsage nisaidia iltumoyia enetipat eeng ena bae amuu kengas aponiki orsage tosesen lino nelo ssii nimir tooo sukulini nitum faid naleng' neeku keretisho oleng' ena bae amu iun naa nikesisho nitum iropiani sidan neeku ina entoki etipat oleng' tena bae.

Eeh pae pii kaidim taa nalimu ajo kainyo nagira aasa teneweji ore kuna kangas adolita orpayian otii atua emukunta nadolita sii emukunta natubulua oleng' neeku kitodolu naa ajo elelek na oltung'ani oiremishe ena mukunta aiko jii ajo etubulua ena mukunta enye neeku kegira taata ele payian nyoo? Akesisho. Ajo naa egira akesu nena tokitin apaa natuuno idol naa ajo nyoo? Ibingita egira adotu enkae nadolita ajo nyoo enatiu najii ena majani taataa egira ninye aiko nyy? aitolesha tele shamba lenye naa kiroahii naa mu kelo nemir naa atum ninye tata bei sidai oleng' kulingana duoo oo season kemir taata ninye ele payian naa netum iropiani sidain oleng' neeku neija ikununo.

Yiolo naa embae naitiship ena siai naa king'as ninye aadol olchamba loikarra neuno irkiek. Kidolita naa ajo etubulutwa inkujit oleng netii sii irkiek, nekidolita irkiek oodung'o tele shamba. Ore sii enkae toki, nekidolita inkishu o lasho lenye egira adaa. Yiolo embae naitiship oleng naa egira kuna kishu aashipakino nyoo, nkujit naanyori. Neeku kitodolu ajo olari enkop inasaa tena pisha. Nidol naa ajo ketum kuna kishu taata nkujit pii naa amu keetae lido likae ale loikarraro, yiolo ele likae lale nidol naa ajo ninye inosita nyoo, kuna kishu. Itodolu ajo yiolo olopeny kuna kishu tenidip kuna kishu ene nigili aaboloki nyoo, lido likae ale. Neeku etaasaki entoki naji paddocking. Neeku ketii nkujit batii lido ale, netii taata ninche nkulie kujit natii ele ale nainosita ninche kuna kishu. Naa keret oleng nisaidia oltung'ani tena siai sidai naasita

yiolo enaiko tenaisum oltung'ani peyiolou ena siai naa ipik taata amu king'as adol ajo etii orpayian tenewueji oibung'ita ninye olchani laa yiolo ele shani naa empeku apa etang'asaki aun nebulu naa ina petii atua enkardasi neku ilo taata niturr engumoto ninteng'en duo oltung'ani ning'as ajoki tuturo engumoto, engumoto nalala nipik ena gumoto enkiti terit nipik enkiti mpoleya taata akuna poleya onkishu yiolo piipik nisuaki enkiti are nintushul taata paintadoiki taa ele shani paingil taa ashukoki enaduo terit nituturuo nipik aitushul wenkiti mpoleya paisuaki taa enkare ninko kenaake kia tedakenya teipa wendam nipi niyakikisha ajo etipika ele nyoo ele tung'ani enkare ele shani taata pebulu ninye aadoru niaku nejia taata aiko paiteng'en oltung'ani tenkaraki ena siai orkiek.

Yiolo taa tenapisha ,na iyolo engeno nayieuni ashu mbaa nayiuni pias tenasiai na ingasa oltungani alo sukul, sukul naji ene veterinary aa ninye taata enibak nkishu aankishu, ldian, ntare nyoo nekipoi aitengennikiliki ajo kakwa kiek ishaakino piud kuna mifugo neaku kishaakino pilo sukul e veterinary nikipuoi aitengen neaku ifaa oltungani piata nkabut niataena apron taata naibor ore pinteru aud nipik enkiteng ormunada keetai wuejitin pakishakino oa inewueji ake eudi kuna kishu neaku nejia ikununo.

Iyiolo tataa ena bae naa enetipat oleng' pee iyas oltung'ani amu kingas naa adol ajo etii oltung'ani ele aramatni otii eneweji neetii enkiteng' neeku olosinko taata etiki neeku iyiolo taata ena bae naa enetipat tenkaraki pisuj isujita ele payian inkishu enyenak naa ebae sidai oleng' amuu iyiolo taata ena kisujataa oo nkishu naa kitalama nkishu inonok pee etum imoyiaritin oo irmashe oo irpidila tiatua nyoo dapank enkiteng' neeku keisha ake ajo iyiolo te kila baada ee wiki angas duo aa ena olong' nai pumzika ii aa weekend nisuj oltung'ani nkishu inonok kila wiki. Iyioo tata oldip aa ore oldip naa inyangu ttoo ildukai loo nkishu ilotu aituku inkishu inonok peyie epashare naa inyoo kulo pidila. Kulo masher sapukin loonya loonya oshii tataa nkishu nepuonu aripa inyoo? Iseseni lee nkiteng' neekuu enae sidai oleng' tena kisuj oltung'ani inkishu enyenyek kila wiki pee epashare naa inyoo nena kutii nyoo? Nena kuti adudunik torok.

Kaidim naa nalimu pii ajo kainyoo nagira aasa teneweji naa ore nanu entoki nadol naa kadol niye kwanza ajo eetii iltung'ana looti eneweji naa ore kulo tung'ana ijo ilopisaani lenkiremore neeku naa ore kulo opisan tedol taata tena pisha nchere ajo etii kulo opisani atua nyoo emukunta naatunoki. Neeku kadol taata nanu ajo iyiolo kulo opisani naa entoki naji research aa utafiti etuo aas ejurore ajo nyoo kaji ikunari ena kiremore ketubulua esidai niger ibaa nepuo aas utafiti nepuo duo ajuur ajo kainyoo kainyo naisabisbisha ena bar ketubulua ena daa esidai neeku iltung'ana loijo kulo loopisani loitasheki enkiremore neeku entoki naiko sampling ees ninche nepuo taata ninche nyoo? Alimu ajo nyoo isaidia ashu inyoo kee baa sidan eeta ashu kee baa torok neeku iltung'ana kulo loos ebae naji ejurore oo daikin te agriculture

Iyiolo taa entoki nadol tenadamu tena pisha esiai nadamu oleng pii, nangas ninye adol ajo etii ilpayiani, aarr obo ogira aamirisho, negira olikae ainyiangisho. neeku kitodolu taa ajo ore kulo payiani waare etii obo ewueji neji taata nemirieki kulo keek loo nkishu ashu eyau olchampa Kuna akeyie fertilizers kulo keek akeyie loonkishu, nyoo neeku ketii taata ninye ele payian loota enchati nado, neeku kimaanisha ajo ninye oyewuo ainyiangu taata entoki naijo shumpi. naijo nyoo nayaki taata nkishu enyenak. naa entoki oleng sidai Ina amu, iyiolo naa ele duka lomirieki Kuna tokitin naa iret sii nkishu neret ntare. neret sii nkineji kulo keek,. naa nkishu eyakini, ore eda kurma naa Kenya sii nkishu ashu elelek sii empuliya Kuna duo naitibiriaki sirkali naa ilo oltungani nilo apik olchampa, neeku nejia taa ikununo.

Yiolo taata ena bae tenkop ang naa ebae etipat oleng' amuu keret naa iltung'ana Oleng amu kidolita entoki najoiyo ajo yiolo taata ele nyoo? Ele polea nemelotu kii halali oltoki laa keshomomi ake aitibir tidie tenkoitie nemishaa nepuonunui amiraki iltung'anak neeku kengas naa ninye aisadia olaramatani arashu naa olairemoni pee eyiolou naa jao ore ena toki nagira ainyangu anaa elelek einyal edaa enye neinyal intokitin enyenak naa nebulu arashu ninye epej enaduo daa nikiyakai alduo tung'ani hasara pii nelo eladuo tungani asot iropiani neeku meyasisho aitobiraki ninyala nusu edaa tolchamba ashuu inyala doii ninte pookin. Neeku kitengen iyiok ajo pee kipashare ele mboleya leme halali amuu ketij iltung'ana duo aitibir tenkaraki duo iropiani nepuo alejaki iltung'ana nelelek nina kiyaki madhara sapuk oleng' tiatua nyoo tiatua edaa ino ninyala edaa pookin nibaki ele tung'ani ele airemoni eleotu ninye hasara

Yiolo tata ebae tena pisha nengas ninye adol iltung'analaijo loopisani le serikali teneweji adolita seedlings ninche anapekeu naijo ninye esidai naa ene shumata bree naa empeku sidai oleng neeku iyiolo entoki sidai tenilimu oltung'ani liremisho naa kitengen ajo ena peku esidai ashu naishakiino nitumia nyoo? Taata ele tung'ani pee irem emukunta oo lchmba lenye naa kisaidia neret oleng' neeku ina bae esidai.

Ee pae pii kaidim naa otolimu ajo kainyoo nagira aasa teneweji kadokita naa orpayian ashu oltung'ani naa logira akesisho tineweji neeta orkiondpo te nkoriong' na ore naa ena ena naa ore oshi sanisana naa entoki naji majanj arashu naa entoki naji cofee neeku ore naa ele tung'ani egira naa ninye ele tung'ani iakesu nyoo ana majanj apaa natuno naa ninye logira ekesu itauni nepiki atua ineweji niputi atua ineweji iremishe apa ele tung'ani ashu olchamba ele oiremoki neeku eisia eesiata ninye ele payian nakesuni nyoo ele majanj nepiki atua ineweji peetomikini atimir netumok nemiri inkuapii eboo naa tenetumi irpiani sidai naji airem naa ketum na ni che faid amu kelelek emirk te bei sidai neemirakini nkuapi ebok nemurani serikali ninyang'u duake oltung'ani kibinafsi ropiani sidan oleng'

Iyiolo taa tena pisha naa ore enaikoni tenitobiri kuna amau keji kuna tokitin keji ninche mposhok neeku eton ninye etii atua atau kuna benek enye naa idanyu ake nibukoki orbakuli ashu esani ashu naa emoti. Ore ake pee idip atubuku ninok taata enkima nipik enkare nipik inyoo kuna poosho. Nipik enkare sapuk paaa inuaya taa mitootua naiterita duo ore ake pinok nipik enkare sapuk oleng' pee miinkua ake ninche neija taa iko oltung'ani nyoo pee itobir kuna tokitin naa kisiaidia ninye iyiolo naa ade teneidip neeku mekure egolu neeku etaa kenana tenijo aony iji toolala keonyoi haraka neeku keku megoli. Naa kisaidia naa nigil naapuo nisuaya ina are nintotua ninkaranka naa ninya naaduo.

Yiolo taata tena pisha entoki naalotoki ndamumot tenadol tena pisha naa kang'as ninye aliki ajo ketii olterekita netii naa ena kanda enye natii siadi etii ilterekitane waare etii obo opikita irkikwan atwa ewueji. Neeku kimaanisha taata, yiolo ele airemoni, iremishe naa ninye netum taata ninye orkikwa. Entoki naji orkikwa, naa mee duo orkikwa amu kekumok oleng. Neeku irkikwan kumok, neeku kegirae taata nyoo, kegirae taata aakesu ele kikwa otuunoki peyae nyoo, peyae kuna ampunini duo sapuki ashu nepwoi duo aamirr. Nepwoi aibelekeny duo taata metaa esukari arashu naake enayiolo iltung'anak enaa orkikwa. Naa keeta faida oleng oleng ena toki amu itoburuni esukari too kuna ampunini nemirakini taata nyoo, emurwa ashu olosho arashu emiri ake enaa orkikwa. Imirr oltung'ani naa ketum oltung'ani oiremisho faida oleng tena siai enye

Kidol naa tena pisha ajo iltoi ootii ineweji kidolita. Orbaket eetii ilodanya neetii ilemedanya neeku iyiolo taata eninko tenintobir kulo idumu ake kulo mosor idimu ale esiana niyeu yiolo eninko tenintobir nepik enkare emoti aiput, yiolo taa tenipik enkare naiput emoti paa ibung' taa kulo mosor linonok paa intadoki atua ena moti. Oree pii intadoki ninuaya duo nyoo? Ena moti ino mitotua nincho mitotua too ldakini lemeado amu meya duo enkata naado oleng' nincho mitotua tooldaikanj matejo ildaikani imiet ile tomon kulingana naaduo wee ntoki nyoo wee nkima ino neba amu eetae enkima nasiyo neeta enalo ekinyi. Neeku teneidp atotua badala ooo ildakaini imiet ashu tomon nintayu taata niragie nincho miropiju kake mincho duo miropiju oleng' paa ibung' taata nidanya taata te nkijiko paa intayu inyoo? Ena toki eshumata. Iyiolo taa pidol ajo kibor atua ninya ena toki naibor atua naa kisaidia osesen oleng amu keshor osesen oleng.

Yiolo eninko tenisum oltung'ani ena siai erik ele tung'ani taata darasa enkiremore. Amu keetae isukulini naitengen oltung'ani no alo ayiolou vile enaiko ninye piteru airem olchamba lenye niyelou mbegu neifaa pitumia ninye niyolou eniko pee iteru airem enkiremore ompaka nidip nilikii inaa pookin naas. Niliki ajoo keifaa neirem ninye ang'as nepik emboloya enye sidai niturunu enterit nibukoki enkare petum ninye nyoo? Ena toki duo nayeu. Dol taa peun idol ake pedol ajo etubulutua kuna ena toki natuuno nipalilia taa ninye nitayu nyoo? Ele chafu lemiyou neboitare nyoo neaa daa enye natuno. Ore ake pee idip nepiki enkare nebulu ore kenya tenebulu pidip atubuku nekesu naa ninye oltung'ani ena toki naatuuno.

Iyolo inia naa embaye etipat oleng teniyas oltungani oremisho ena siai te nkopang amuu kesipa ajo etii ana maama naa tenijo aing'or, olkuniya eibung'uta nidolita ajo etuuno mukunta enye, netubukutwa ninche kulo paek oleng, amu ilpaeki kidolita aa ilpaeki etuuno, netaa ninye ilpaek loitotrito oshua, naaku etaa kekisu ake teneikomaa naa, naa embaye sidai oleng amuu idol ajo kegira iaisuaki nyoo, ntokitin naa iyolo entoki najii suana olchani loisaidia taata kulo kurutt pemejing' ake inyoom, atua ale ilshamba lenye, atua ale ilshamba le indaa lolpaek, naaku keret oleng, neisaidia pemepuo ainyal endaa, pemepuo aadoki aanya ilpaek, naaku keisaidia oleng, amu keaku naa ajo tenemingonyi naa, naaku iniaou ajo ore olpaeki obo einosoki nusu kulo kurrut ashu ake iyie kutiti ewadudu nemesidai naa amu keinyal naa endaa, naaku elelek naa ekiyaki hasara kake ore naa ninye ena mama amu esuaki ale sheni naa etum ninye faida amuu meinyala endaa enye, naaa keisuuya kulo kurrut pemeitoki aaajing' nyoo, atuia inyoo emukunta enye, naaku neja eikununo.

Kaidim nalimu ajo kainyoo nagira asa tene kidolita orpayian taata otii ineweji ogira aitashe netuuno taa ninye emukunta enye etii naa sukuma nagira abulu nidol taata ele payian ajo esita naa meeta ele payian enkare yaani kajo meeta oltinka le nkare neeku keoku ele payina enkare nelotu taata ninye aisuaki nyoo? Kuna sukum enyenyek. Nedolitaa olchamba sidai oleng' lotubulua naa ajo ng'ura ketum ake ele payian faida tenebulu nyoo? Kuna sukuma enyenak amuu kebulu naa neny kulie nemir taata ninye neya oo sokoni neeku iji ees ele payian anaake tedekenya oo teipa etubokoko kuna sukuma enyenak enkare piyie aisho naji nyoo? Etubulutua pee etumoki naa ninye atekesu etubulutua pii.

Kaidim nalimu ajo kanyoo nagira aasa tene naa kidolita naa irpayiani waare egira aipim nyoo, ijo ketekesutwa entoki naijo mboosho ashu irpaek. Neeku ninche taa egira aipim. Kegira aipim torbaket. Kipimi ake nepiki atwa irkunuyiani naa nemiri naa tenidip naai aipima nedoli ajo irkiloi aja, esiana naje, neyiolouni naa vile naikuni tenemiri. Neeku iyiolo kulo payiani waare mboosho egira aipim peetumoki ninche aatimirr tosokoni. Naa keaki ninche faida oleng, kumok oleng. Kidol naa ajo etuunishote opa nekesu endaa sapuk oleng. Neeku kisaidia ninche tenidip aatimirr duo netum faida amu kelelek emiri orkunuyia obo matejo nkiek are, nkiek uni kulingana duo taata o bei namiritae nyoo, ntokiting tesokoni